Ore enedukuya enkibelekenyata ena bae tenkop ang amu aolita ajo esiai enkiremore naa ore ene dukuya , medupa enkare , neaku kidim taata ataa ketuunishe naa ninye olairemoni lolchamba, ore petumoki, peunisho , nimutie enchan ashu neton itu esha pi , neaku orenaa taisere ashu tenkae olong nesuju, aataa tenkae, tenkae unore , nemeigil aunisho tenkariki eyiolo ajo mikaja, ebaiki nimutie enchan ashu ebaiki nelo pi, neaku nabo onkibelekenyat ina.

Ore irrereni arashu ormarenge oipirta enabaye amu ormarenge osapuk naa keji kishiaa neyiolo olairemoni aitumia ena mashini peyie etumoki naa ninye aisumaki keon netumoki atayiolo ajo kainyioo eesita tiatua enkiremore enye ore enkae naa kejitoi nchere ore tiatua enkiremore naitumiaa ena mashini naa keponunui aatum enkesare sidai neeku kesidanu enkiremore telelo oiremisho neeku ilo ormarenge latoning'o.

Ore tesipata nemaata engeno kake kara oltungani laa teneji nai anoto naa ewueji nalo ayiolounyie zaidi naa kaidim aibunga tesiokinoto amu kaata olokiyo leyieolounoto ena siai, naa ore enaa enadolta naa irkiek kulo lenkiremore anaa enaibala kake mayiolo naa tetanakata.

Oore embaye naitiship tiatua eena siai naa inchere, kiaku ketii usafi naa kiaku ketii quality arashu tipatishu ekuna masaa niaku ketii shumata nitumoki taa taata oltung'ani ataa inosita en'daa naishii tosesen.

Oore embaye e dukuya nadamu tenadol eena siaia naa kadamu enkremore, kadamu enchan, kadamu iropiyiani tenkaraki tenitumoki ataasa biashara nadamu en'daa sii nitum tenitumoki ataasa eena biashara nadamu intokitin aake napaasha naipirta enkiremore, arashu esiai olchamba naa, eimu kuuna masaa pookin amuu etii mpaka imashinini nadolta teene tolchamba.

Oore oshi emashini e dukuya nanu naitumia naa esimu ai, atumoki ayayie recordimg tiatua olchamba aasita imbaa napaasha, agira naa airo aitukuj, aitukuj lelo kulie airemok, oloiterua oore oleitu niaku naa ketum aake sininye iilo kilikuai niaku esimu oshi nanu aitumia.

Ore esidano edukuya enkitumiata omashinini naa tiatua enkulukuoni olchambai naa keaku ore nye enkata ene dukuya tenijo nai ailinganisha naitayu inkaik oltungani naa kepaasha amu keya enda enkata kinyi . Eniare ore tiatua ina siai omashinini ketumoki , ore nai irkempeli loijo ilotractor naa kibelekeny enterit tesiokinoto naa kibelekeny tenkumoi ashu tesapuko nejing atua enkop atumoki aitayu naa nutrients naa anaa wonkaik etungani, neaku nena nanu tipatisho ashu esidano nayiolo .

Ee maa katooko inye tenkata nabo kaokito mpaka tanakata nji irkeek le apa amu ketumoki aisuja osarge netumoki ataa kebakisho alang' kulo kulie pookin.